Mokuongo ka warango kanyo, mano waneno ka e chiemo malong'o ahinya. To kendo en mesa molosi ahinya. To kendo en nigi nengo man malo nikech kata ka wanono kany owaneno opong'o gino mayuayo wang' kanyo en kong'o mani kanyo manengo ne ng'eny ahinya. Wachako waneno soda kata kawarango sende man kanyo waneno kuon kendo waneno gino ma waluongo ni kachumbari. Wachako waneno ring'o, ring'o mowang', e sufuria machielo, e san machielo waneno ring'o mar sup. To kata ebathe kocha wachalko waneno san moro kanigi pala to en gi gigo miluongo ni chips. Kowe mago to kaka inyalo cham chiemono yot ahinya. Mokuongo ichamo kuon to inyalo chamo kuon no koda sup, ring'o mar sup to ok icham tee. Ichamo mos mos to ring'o mowang'no bende iyudo kaka ichame. Ichame matin tin to kata ka po nono ni in jalno mamer to kong'o chande bende iolo e gilas kata iole e okombe moro to iole pi inyalo olo pi kata inyalo olo soda matin to chips chande be inyumo e sup man kanyono to ichame mos mos. Mano e kaka inyalo chamo chiemono.

Ka waneno kanyo, mano waneno ka mano en kuonde ma nyithindo tugo. Kendo iyudo ka nyithindo mor ahinya, nikech waneno ka ging'eny ahinya to moko oidho kuonde kuonde kendo gichikore gin gi mor ahinya. Kendo kanyo onge ni nyathi wuok e anywola ma nigi omenda, kata nyathi wuoke anywola ma dhano odhiere. Kanyo nyithindo biro kamoro achiel kendo gin gi mor ahinya. Ndalo mane an bende atugo kanyo, mago ne ndalo machon ahinya. To ndalowa niyudo ka, wan bende ne wabiro mana kanyakla .Niyudo ka onge ni, onge ni ng'ama ne kwedi ni in iwuok e anywola ma omenda nitiere kata in iwuok e anywola ma onge gimoro. Niyudo ka dhano biro kamoro achiel, ibed jamoko, ibed jadhier, nyithindo ne tugo kumoro achiel kendo ne gitugo gi mor ma onge ng'ama ne ng'eyo ni nyathini, kata ni en nyathi mawuok kama kamakama. Ne watugo kamoro achiel kendo kata ka po nono ni omenda ne ni malo, kopogore gi sani, omenda ne ni malo kendo jogo mane inyalo ter kanyo, iyudo ka gin nyithindo ma jonyuolgi nigi e gi gimoro matin e ofuko. Iyudo ka nengo ne ni malo ahinya. Kopogore gi sani, sani ing'eni magi, gipong' kuonde , kuonde te omiyo nengogi dok piny.